Haha nĩ kana ga kahĩĩ gaikarĩire cuka, karathikĩrĩria kĩndũ kuma tablet-inĩ gakĩhũthĩra headphones, either nĩ gũthoma karathoma nayo kana nĩ kuona karona thinema kana nĩ kuona karona rwĩmbo.